Ore esiai e customer care, tolosho le Kenya, naa kenare neing'or sirkali amu, ore iltung'ana kumok ewuuoita aing'oru huduma, aa customer care te ennkutuk oo ilashumba, naa kelo neimaa inyamalitin kumok, tenkaraki imbaa kumok enkaruoisho, napuoita dukuya tolosho le Kenya.

Ore tolosho le Kenya, neatai inkajijik kumok e tipat, tiatua olosho, naaret iltung'anak too ntokitin napaashipaasha. Kearai bunge, ore bunge, naa ewueji natumore ilbungei, pee epuo aitobir bill, aa ore bill naa keata iropiani, naaret iltung'ana lolosho le Kenya, too imbaa ake e maindeleo tenebo sii uchumi. Ore sii te bunge lolosho naa keitobiri sheria, olosho le Kenya.

Ore tolosho le Kenya arashu toolubot napaashipasha eseuseu neatai ilarikok looret iltung'ana aitabaiki ninche imbaa e sirkali o sii inkuliue tokitin kumok. Ore ilaigwenak naa iltung'ana le tipat tolosho amu, keatai olaigwenani le emurua aa ninye oret iltung'ana pee eyiolou imbaa naapuoita dukaya te sirkali, neret sii iltung'ana metayiolou intokitin napaashpaasha naa nare pee eata ashu, naanare pe eas, nesujaa sii incheriani e sirkali.

Ore tolosho le Kenya ashu te eseuseu nalulung'a neatai imbaa kumok e teknolojia naetuo, naaret iltung'ana peyie eas esiai te esidai o sii te harakaharaka. Ore esiai e AI aa tenkutuk oo lashumba aa ore AI naa entoki naji Artificial Inteligence te enkutuk oo lashumba naa entoki naret iltung'ana pee eret esiai aisosionu naa keret sii iltung'ana pee eyolou imbaa kumok, tenkata dorop. Kelo neata ena toki naji AI arashu chatgpt entoroni o sii esidano.

Ore teknologia naa enetipat amu, keyauwa imbaa kumok e tipat naaret iltung'ana. Oree te siai enkisoma, naa keret iltung'ana esiai e mutandao, ashu teknlojia amu, keidim oltung'ani aisuma te online ashu keiidm oltung'ani ainoto iimbukui arashu intokitin pookin naanare pee eata pee eisum, nainyanyukie ake tenelo aing'oru nena bukui tte ewuji nashumieki imbuukui aa library te enkutuk oo ilashumba. Enetipat ena baye amu, kegira aitelelek esiai oo iltung'anak arashu ilaisumak tosho olulung'a.

Ore teknolojia naa ene tipat amu keyauwaua intokin e tipat naaret iltung'ana pee eyiolou o sii peaas intokitin kumok, toonkoitoi napaashipasha. Ore olmutandao le YouTube naa enetipat amu, keret iltung'ana pee eisum, arashu pee eas intokitin kumok amu keata intokitin arashu vidios naidim oltung'ani atusujai openy meyou olmwalimui, neyolou intokitin kumok, neidim sii ataasa nena tokitin. Enetipat ele mutandao amu, keidim oltung'ani ataasa ashu aitayu vidio nesuj anaake akutiti, neas intokitin kumok e tipat e maisha.

Ore isiasani kumok lolosho le Kenya naa kenyok oleng' te erishata e kampeins, pee eing'oru ilbarnot pee eret ninche too ilomon le kampeins. Ore kulo tung'na naa kepuo aing'oru kulo barnot eimu inkoitoi napaashipaasha. Naa keitobir tournaments te enkutuk oo lashumba , aa ore tournaents naa ewueji napuo ilbarnot aatumo, near empira arashu neas inkulie tokitin kumok enkiguran, netumo o ilarikok lenye. Enetipat ena baye amu keret ilbarnot kumok pee mepuo aas imbaa enkaruoisho, neitalam sii ninche esiai e eokore arashu esiai naitumia ilkeek oitemerisho.

Ore too inkolong'i naatulusoitie, netanyamala eseuseu nalulung'a, tenkaraki ilmeita kumok oetuo, oitanyamal iltung'ana. Ore olmeitai le Ebola naa olmeitai suuji oleng' amu, keitanyamal iiltung'anak aa kkeibooki oltung'ani enkiyang'et neipang'u sii arashu nepuku osarge, toorubat pooki osesen loltung'ani, anaa inkonyek, inkumeshin, enkutuk, inkiyaa, o nkulie ake wuejitin tosesen loltungani. Eikeidimi aibooi ena moyian toonkoitoi napaashipaasha. Kenare netum iltung'ana chanjo, ena moyian pee etumokini aibooi ena maoyian.

Ore tolosho le Kenya, neatai inchamai napaashpaasha, neata kuna shamai iltung'anak, aa keatai chama e sirkali, neatai sii chama e upinzani ore enchama e sirkali, naa enchama opa naimua te enkukuo naa ninche naarikito olosho. Ore chama e upinzani naa enchama opa neitu eimu oltunng'ani lenye peyie eaku presiident arashu orais lolosho. Ore kulo tung'ana le upinzani naa keret sirkali pee etumoki ataasaki iltung'ana lenyena esiiai. Keret sii iltung'ana pee etumoki atabaiki induat enye arashu olkiyioi lenye serkali narikito olosho.

Ore tolosho le Kenya ashu sii te eseuseu nalulung'a neatai sii isukulini napaashipasha, aa levels te enkutuk oo lashumba. Keatai isukulini e kaunti, neatai sii isukulini naaji National schools te enkutuk oo ilashumba. Ore national schools, naa isukulini sapukin tolosho le Kenya. Ore too inkauntini napashipasha, neata kila kaunti isukuulini e national schools, aa sukuul oo ntoiye, tenebo o sukuulini oo layiok e national. Keidim enkerai ashomo national school teneim mutihani, netum imakisi sidain naanare pee elo ina sukuul.

Ore technologia neyauwa imbaa kumok te eseuseu nalulung'a. Ore intokitin kumok aa intifiini, tenebo o redioi tenebo o nkulie kiteshenini oo lomon naa keret iltung'ana arashu kelo ninye neret inkera e sukuul too imbaa enkisuma, aa ore kuna telefisheni naa keidim ataa inkipindini napaashipasha, naret enkerai ino pee etumoki aisuma, neyiolou imbaa kumok naipirrta enkisoma enye pee eng'enu.

Ore toonkolong'i naatulusoitie too rishat apa naalakwa, neetwo opa iloibor atua olosho le Kenya, arashu keetuo iloibor inkwapi naapashipasha, olmanie le africa arashu oolkila orok, neau imbaa kumok enkop enye, aa keatai intokitin kumok, nayautua iloibor naasita iltung'ana tookuna olong'i, anaa enkisuma o kulie tokitin kumok olkwaak loo ltung'anak. Keata kuna baa tipat, too ltung'ana aa kore kuna baa naa kelo neret iltung'ana too imbaa kmok e maisha.

Ore tolosho le Kenya, neatai serkali aa ore sirkali, neata iltung'ana lenyena aa ilpilisi arashu isikarini oonare pee eas uchung'uzi, aa DCI te enkutuk o ilashumba. Kenare pee eas uchunguzi entoki natoning'o pee eeyolou tanaa esipata arashu emongoi. Keret kulo tung'ana iltung'ana pee eyiolou arashu pee etum esipata enye, tenelo neasaa embae.

Ore iltung'ana kumok naa keata inkishorot napaashipaasha keatai oltung'ani oidim aitobiru entoki etipat, egira aitumia enkulukuoni naa keji kulo tung'ana pottery tenkutuk oolashumba. Keidim kulo tung'ana aitobirru intokitin kumok anaa imotio, enkulu wonkulie tokitin kumok etipat.

Ore tolosho le Kenya too inkolong'i naatulusoitie, neibelekenyaki enkisoma aing'uaa enoopa kisoma e eight-four-four aa ore enkisuma e eight-four-four naa enkisoma opa nalo oltung'ani enkisoma e premari too larin isiet, sukuul e sekondari too ilarin oong'wan o sii sukuul e shumata a yunifasti anaa kolej too ilarin oong'wan. Keibelekenye enkisoma o losho le Kenya, neasi enkisoma taata, enkisuma e taata e two- six-six-two aa ore ena kisoma naa kelo enkerai sukuul aa level e Nursery too ilarin waare, nelo sukuul e premari too ilarin ile, nelo sii sekondari ilarin ile nelo kolej arashu unifasti too ilari waare. Keata ilmwalimuni ing'olikinot kumok tena kisuma amu keata ena kisuma imbaa kumok, naitanyamalita ilwalimuni, aa ore ilwalimuni pookin, naa kenare neshuko sukuul, nepuo aisomare ena kisoma amu kepaashari oleng' we enkisoma opa e eight-four-four.

Ore eunore arashu enturore naa enetipat amu, keret iltung'anatoo imbaa kumok e maisha, aa ore enturore naa keret iltunganak pee etum endaa nainos too ilmareita lenye, naa keret sii iltung'anak too imbaa kumok, anaa keret iltung'anak pee etum impisai aa ore pee ekesisho iltunganak, nemir imasaa oo imukuntani enye, naa ketum iropiani. Enetip enturore sii amu, keret eilepunye uchumi olosho, telulung'ata. Ene tipat teneret sirkali iltung'ana lenyena, te esiai enturore, aa keidim sirkali aishoo ilaturok iropiani e loans te enkutuk oo ilashumba pee etumoki, ainyang'u intokitin napaashipaasha nayieu toiltungana aa peisho ninche emplolea pee etumoki atuuniosho nekesisho te esidai.

Ore tolosho le Kenya neatai imbaa naapaashipaasha o wuejitin kumok naapaashipaasha nayau iloibor atua olosho le Kenya pee ewuonu aing'or. Ore kuna tokitin naa iwuejitin naijo olale kitok lolng'uesi le Maasai Mara, olale le Amboseli, Fort Jesus, museum a ore museum naa ewueji nashumieki intokitin e apa neshumieki sii intokitin e tipat olosho.

Ore toolarin otulusoitie, naa ore olosho lolmaasai arashu kulie oshon loopaashipaasha teseuseu nalulung'a, naa keisho inkera inkarn enye anaa inkatitin arashu anaa irishat ontokitin nagira aasa pee eini enkerai. Ore enkerai naji Naserian naa enkerai natoiwuoki tenkata eseriani. Ore Nolari naa enkerai natoiwuoki esheita enchan, ore sii enkayioni naji Leshan, naa enkerai natoiwuoki esheita enchan. Keatai sii inkarn kumok ontoyie o nkayiok naishori ninche teneini anaa irishat o nkatitin o ntokitin nagira aasa toonena rishat naatoiwuoki nena kera.

Ore iltung'ana kumok arashu aa ilmwalimuni o ntoiwuo naa keng'amu enkiteng'ena e tipat too inkera enye, eimu imbaa kumok arashu imbaa kumok e teknologia, aa eimu iredioi, intifiini, ashu niye isimui. Ore irediooi kumok o ntelefisheni naa keata inkipintini e tipat naaret entoiwuoi, pee eyolou imbaa kumok e sukuul, naanare pee eyolou enkerai enye, arashu naa ninye peyiolou entoiwuoi enye, arashu olmwalimui, pee etumoki aitudupai enkisoma enkerai enye.

Ore olosho le Kenya nemanita inkariak ashu inaifashani kumok. Ore te moikuape olosho le Kenya, neatai olkeju ashu, keatai enaiposha e Red Sea. Ore sii te kopkop olosho le Kenya, neatai enaiposha e Indian Ocean, keatai sii kulie aiposhani namanita olosho le Kenya naa keret kuna wuejitin o nkariak iltung'anak pee etum enkare naitumia tonkang'itie naa keret sii iltung'ana a ilaturrok kumok pee etum enkare naitumia tomokondani enye.

Kore tolarin kumok otulusoitie naa keinosu opa lookakuyia tenebo nookokoo inkaatini naapaashipaasha ainosaki inkera enye pee eyolou imbaa kumok enkanyit arashu ninye kulie baa kumok emaisha naaret ninche. Keinasakini opa inkera kuna aatini pee eyolou intokitin apa naasita intoiwuo enye arashu intokitin ninye naataasate te seuseu eton eitu eini ninche.